Hĩndĩ ĩrĩa nyamũ ya gĩthaka yaumĩra, itũra-inĩ, ngwĩta andũ arĩa marangagĩra gĩthaka, o na kana, ngwĩta maobithaa a borithi, nĩgetha mathiĩ mamenyitie andũ acio a gĩthaka.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wa mbamba, amĩhandĩte, akamĩhũra dawa, agacoka akamĩethera athũrimi a mĩmera na ĩ hakuhĩ kũgethwo, ĩikio ikũmbĩ yetherwo, yetherwo thoko